Yora mar yudo weche manyien osebedo kokadho e tiktok. Ainya ainya tiktok kanyoendo asebedo kayude weche manyien tobende asebedo kaauso lewni. Kuom ndalo mosekadhogi aseyudo jonyiep jonyiepo mang'eny ahinya etiktok kanyo. Kendo gisebedo kaging'iewa.Ng'ato penjo ng'ato penji kata ni iuse nang'o to kikone kaka iuso nengo mar law miusono to oduoki oduoki kendo obro obro wachoni kodwaro lawno endo. Koro asebedo kayudo kanyo jonyiepoo mang'eny ainya. Yoo machielo mayudo godo mayudo godo mayudo godo weche manyien en youtube. Youtube bende osebedo kamiya weche manyien kanyoendo nikech anyalo kata nenoo anyalo kata neno abari kanyo ewang' saa kaka saa achiel sa nyaka saa adek ginigi. Anyalo yudo kaka aneno abari kanyo. To nietiere chenro mopogore opogore eyoutube kanyo endo akaji ji nyalo dongore.

Tich mar pidho gwen en tich ma ka ng'ato dwa chako to nego onego ong'i ka bende en gi nafas mar kumodwa kete gwen gi .Mondo mi oger od gwen onego ong'e ni gin gwen marom nade modwa pidho to nafas marom nade madwarore mondo mi oger od gwen. Kaeto bang' mano onego koseger od gwen to ong'iyo ni bende nitiere nafas ma muya nyalo kadho godo mondo odonj e iye kanyo. Gimachielo monego bed ni obedo godo en rapidhi mipidhe gwen ,to bende onge obed ni ong'eyo ni imiyo gwen pii to ong'i ka bende ntiere ntiere yoo moramora minyalo monyalo konya ngeng'o godo tuoche mag gwen .To kata ka tuoche omako gwen bend ntiere kaka inyalo thiedh gi ?

Gima miyo mogo nengo ne ni malo en nikech dwaro mar ji. Dwaro mar ba, dwaro mar mogo ni malo ahinya ne ji mantiere e alwora ni. To bende, joma moko ma onge alwora ma Kenya kae. Koro miyo nengone bedo malo. Gimachielo en niya, mondo mi japur opur bando, ma bedi, ma ridhi, ma mo, machak rege mobed mogo. Nengo mar timo gigo duto te ni malo ahinya, koro miyo bech mogo bende bedo malo. To be gi ndalo gi, bando nitiere kaka kiwango mar bando osedok piny. Koro nitiere kaka bando ok yudre moromo ma mondo mi, mondo mi regi mondo mi us, mondo mi us mogo e bei mayot koro tek. Nikech bando tek mondo yudre.

Mokwongo gima nigi nengone kae en mashine matiyo tich mar loso mo avokado no. Kaeto daram kata rakan ma mo avokado donje iye no, bende nigi nengo ne. Kaeto stima ma tiyo ma mashine ni tiyo godo kuom loso mor avokado bende nigi nengo ne. Kaeto taya kata rameny ma tiyo kae nigi nengo ne. Kaeto jalno ma ma ma machiko mashine noendo kamano bende nigi nengo ne. Avokado miloso moye no, magolo mo no bende nigi nengo ne. To mo avokado mowuok kae nigi nengo ne. Ot matiyo tije ot ma tije gi duto te timore bende nigi nengo ne.

An gini karango to aneno ka gima bire pacha en ni en tich mar pur. En tich mar pur gi tich mar mashins ma kitgi ber. Jomoko tiyo gi mashinde madongo to jomoko bende tiyo tij loko. Onyabedo tij kampuni maduong' gi kamnie maber. Kaka pur mar mogo manyalo konyo korka chiemo. Ber mare en ni ji yudo tich, kendo konyogi e ngima. Koro kaka ng'ato nyalo bire tich, tiyo yudo pesa mondo mi okony godo jog gi bende kuma kuma noyae. Gimachielo manepacha en ni tich ma kamae dwaro rieko, luoro gi yie.

Mokwongo anyalo dwoke ni odhi adhiya mbele gi wachno mar penja penjo. Kendo adwoke anyalo mana dwoke gi luoro kendo mana kaka dhano wadwa. Kendo kata ka nitiere weche go ma bende aneno ka gima onego bedni giloso, anyalo loso kode e yo maber. Eyo ma winjore ma kata en be ko owuok ni odhi chiwo wach, tochiwe maber ka chunya okogore. Kendo alerone alera, amiye amiye dwoko maradier kaluwore gi kaka asebedo katiyo katiyo kod app mar Carrefour noendo.